Silingitab Kenya kokowalak kotesak akochuchukak eng' araweshek chekokosirto ndakiker silingitab Kenya ak Dolla nebo America kou eng' arawetab oeng' eng' kenyini kokibokol agenge ak tiptem ak sisit akowalak kotesak koek bokol agenge ak tiptem ak sogol kotebe yoto bo bokol agenge ak tiptem ak sogol eng' arawanoto tugul yeitei tounetab arawet ab somok kochuchukak koek bokol agenge ak tiptem ak sisit neityo kotesak kora kotesigei agenge yeite tarik tiptem eng' arawetab somok kotesak sendishek somoku ak sisit koeng bokol agenge tiptem ak sogol ak sendishek somok ak sisit yekiker silingit ak pound nebo Britain ko eng' arawetab oeng' ko kibokol agenge ak sabini ak sogol akotesak kora koen bokol agenge ak sitini ak ang'wan yeityo kotougei arawetab somok kotesak koek bokol agenge ak sitini ak tisap aak sendishek taman ak agenge eng' tugul ko ngeger silingitab Kenya ak Dolla nebo America eng' araweshek oeng' chekikosirto komawalak koitwei eng' pound kokiwalak koteshigei

Ye abwoti akobo data eng' bengishek ko bengishek kotindoi data akobo rapinik ko choto ko rapinik chemi account neng'ung konoret ak kacherunetab rapinik rapinik chekisome chekile KYC data kochuto kou nambetab kipandet nambetab simet nambetab KRA ak alak kotindoi kora siyok chekile digital footprint dadai chu keboishe sikonyor chito rapinik chekisomei akobor kole sichei at kiboishe keter chorik chebo bengishek kiboishe kora siket banganutik chebo keyai badget ak konorwek kiboishe kora kero kele mochei kastomayat ketoretito ano anan eng' ng'alekab rapinik ko eng' tugul ko dataini chu kokonu kole ng'o nesichei rapinik chekisomei chekilipani kotutikin yo kesom konyolu ilipani ata eng' arawet ak yeityo sirei chito eng' ng'alekab credit che abwoti ko data kenyorune keljin biik chesomei rapinik eng' bengishek toreti data keboishe simet eng' ng'alekab rapishek ak kokochin kora cheu mpesa mshwari ak Tala kotoret biik eng' ng'alekab credit mi kora orokenoshek eng' boishetab data

Kondoindet negaetu en Kokwenyun ko William Ruto enedet Koba kamanut kabo Bandai ab tai Nebo kandoinatet oleikweritoi emet ak oleikimite bik chemi ngweny en Sabet inendet kokibunu family nekimi ngweny en Sabet nekikuren en kasari huslerakobatenbkakilet ab gei kokilgei inendet agoger Kole kaisto bananda akoik Koi president niton kebarchin bik ab Kenya Kole oleibunu komateben Chito makutik cheimuche ko kiitoibinendet kit nekikuren bottom up koniton kogachinen neranik cheibatishe achetindo mungaret netau gei Kole tandan mi ngweny koimuche iwalake kot igilgei inendet kokiya cheisi akomaiwei kongalale okot en tuiyoshe ako niton kobarwech kayainet netindoi ak bik chendochin niton ko kisomo ako inendet kongen kobangan ngetutik en serikalit gandan mi bik chematidoikayanet ak inendet inendet koyuitos bik ab emet ab Kenya ak chebunu kebeberwek alak cheterter inendet ko kikimin ngalek ab kasishek chebo muswaknatet ab kasari kabatishet ag sibitalishek

Yo kabolyo biik akimoche iibu chorwandit korok komechutyi ng'alakwach akilechi imi kityo iibu toretet ing'alal eng' ayepindo akilechi imiyu asiocheny kalyet ikochi anyun kasarta chi agetugul komwa kiit nekaiterchin inye ikaste kityo amechityi ng'alechoto iteb anyun ilechi kone anyun nekoib terchinet neotindoi akiker ngot komi ng'etkonda anan kaiweishet anan mi nemakikoshi ng'alek amun bolet kocham koibu ole kiiptoi ng'alek ikochi nyun kasarta koek chitugul nekang'alal eng' oret neaikchini akometo ng'alek chebo bolet itoret icheget koityi koshinet eng tuguk chemokchingei chi agetugul much komeyonji kii agetugul nekakimwa lakini ibwotchi ilechi chorwandit kosirei kii agetugul ikochi kora kasarta komwa chi agetugul olekertoi koletakiyai eng' tai yo ilechi kosomgei nyoetab kat akokochigei chi agetugul kasartanyin akmawo chi akomwaitatat akobo chito age yekaborok ng'alechato much ikochi tukuk chetos koyai koiche kou koyai ureryet anan kocheny betut nekaibur tugul

Konamgei ak kenyishek chetindoi biik koboishe muswang'natet ab noyeet eng' oratinwek cheterter boishe eng' ng'alalet eng' biikab chongengei kou biikab oret ak chorondok alak koboishe yo koyoei tuyoshek chebo muswang'natetab kasari biik alak koboishe kokochigei boiboiyet kobun tyenwokik kou TikTok anan ko YouTube neranik ak biik alak koboishe asikokimit kasitab tyenwokik eng' kiptyeninik chechomei biik alak koboishe asikonyor lokoiwekab emet ak tukcheteseitai eng' emet ak emotinwek chebo sang' neranik chechang' koboishe eng' somanet koyai chikilishet anan koyai tuyoshek chebo somanet biik chetindoi mung'aret koboishe komarta tuguk cheoldoi asikosich biik chechang' chenyikwalishei neranik chechang' koboishe muswang'natet kocheny biik chebendi oret yo kabit terchinoshek chebo atkan kora eng' biikab emet ak serikalit muswang'natet chebo noiyeet chekiboishe kou Whatsapp kitabutab toket Instagram TikTok YouTube telegram ak Snapchat

Kikowal panganetab imbaret ole meng'istoi biik ak ole kiyoitoi boishonik eng' oratinwek cheterter kiyai kechop taonishek ak kopcheat ole menyei biik ole kiyoe kasit ak ole kituitosgei koek agenge nito kokochin biik kasarta nenwach koit ole mi boishonik akoyai mung'areshek kotesokos ye kingoit COVID-19 koyach biik chechang' koyai kasishek eng' korikwach ko nito kokiyai boishetab mbarenik kechop korik koek ofisishek akechopchi internet akot eng' surukwen olin panganetab imbar kokikon kora kechop oratinwek sipitalishek sokeshek ak sukulishek oratinwek kokochin kabotik kasarta nenwach sikobit ole kioldoishe panganetab imbaret ko kiikoch biik koboishe muswang'natet ab kasari eng' kolset ak koret no matinyei ropta koboishe beek chebirei mashinishekab kasari kobun oinet akokoch neranik chekisomonji kabotishet konet biik akobo oratinwek chebo kasari chebo kolset kiikoch kora teksetab sukulishek chebo polity technics ak vocational centres ketech eng' kepeperwek chebo emet

Temikab kiyakik kobunei kaimutik chechang' kaimutichuto koimei eng' sobeng'wai kertoi kenjin nenyorune eng' tuga akchuto kokonu kaimutik kora simatonon baetab kiyakik kaimutichuto kou beitab chebo nemi ng'weny komanomegei ak ribet nekikochini tuga omitwokik chekiboe tuka lipanetab ripikab tuga ak kerichek chekiboishe eng' ripetab tuga komi barak ribetab tuga komochei ng'amotik chekisomonji ako korom eng' biik chekisomon kobais eng' risap yewalak koristoab emet anan kobit kemeut anan maranet koyoe koba ng'weny olietab tuga kora kong'ering'it cheko sikobit kenyorune keljin kobotik eng' tuga koyochei kotindoi tukuk chebo kasari ak ng'omnotet ab ribetab tuga konito komochei rapinik cheng' komaimuchei biik chechang' baetab tuga kokeny nguni komitei ole ui akomochei keboishe oratinwek cheterter sikosuldae asikokon oliet eng' kobatik ko eng' tai yo koyochei keboishe ribet nekibo Kenya ak ng'omotik chekisomon asikotesak oliet akokon keljin

Yon karutochi kanyitonik chemi komoswek cheloen akotomo kotechak ko kit nebo kamonut mising' amu yotei konyek ko a home nait kekatkei akebur tugul keamekei emo akemwochigei otindonik chebo sobet nekimi akebwotchigei ole kikiyoitoi tukuk eng' keny komoswek chetomo kotekak kotindoi komoswek chekororon chekipendoti akekerto kou ainoshek cheimuchi popir beek tulondok cheomuche olany akokerte kora achome keboishei tugul kou kepa mbar kekolso anan ketemis kechop omitwokik anan ketekso ek pei ake koachome yon kimi tugul ak konyitenik ketyen tienwokik chekibo keny cheiboru ole kiu sobet anan kebe tumwek chemi kokwet anan chaik achome kora piretab pichaishek nito kokonu kabwatet nekararan eng' biik achome kora amun yo kimi komosta netomo kotechak oamekei emosto ak konyitenik oboishei tugul eng kipagenge akomami kaimetab simishek ako sisat emet mau taonishek ole mii bolatet bolatetab karishek ak tukuk alak

Achome aboishe matatu amu iniboishe matatu komaboishe rapinik cheng' mau karishek chemengech matatu eng' taon komi olantugul ngimoche iwe ole imoche iwe komi matatu neimuton akoi yoto eng' matatu otuitosi ak biik akonoiye ak biik akikas kora lokoiwek ole wenditoi emet ketik ab matatu kongen oratinwek chenwogen ko nito kotoreti yon kakwomon karishek eng' oratinwek anan yo mi jam boishetab matatu koyoe kong'ering'itu karishek chemengech chemi oret komito koribei kora koristoab emet amun karishek chechang' koboishe mwanik kong'eme koristoab emet

Eng' ole kimenye ko beek kenyorune kebenet nekikibal anan konyorunen kora beek eng tabit yo kobit kemeut keole beek eng' biik cheoldoti ko litaishek tiptem ko cham ko siling konom kobeekab tapit sikotilekitu sikee ko iboi beek eng' maa eng' minitit agenge noto kokochin kobar simto eng' beek lakini maimuchi kocher kiit nekikure contaminance imuchei iboishe chlorine anan ko water card akigeny nususait asikeboishe ni komuchi kobar bacteria chemi lakini maimuchi kocher metals chemi orititab beek ko ni koyochei iboishee kit nechuchukani beek kotililekitu kou kiit nekikure chujio nechuchukani beek asikocher kii agetugul akoyai beek koek chekororon chekiee kora koteshi kochom kokororonekitu beek yekiee

Mkokoteni eng' taonishek kobo kamanut mising' eng' ibetab kurubek ak yonuei biik kong'etkei komostaagenge akoi age ko mkokoteni keboishe keibe tukuk chebo ko ng'echerok teronikab beek ak amitwokik ko nito kobo kamanut eng' ole maitei karishek ole tenden oratinwek ak ole marich amu korik chemenyei biik anan ko slums mkokoteni komachang' rapinik cheboishe biik mau karishek akotoreti biik yo maloo ole keibe tukuk akotoreti biik chemaimuchi beitab lorishek anan ko karishek neranik chechang' ko kikonyorunee chepkondok kasitab mkokoteni eng' taonishek ako ikochin kora kasishek eng' chopetab mkokoteni amu imuchi koalda anan kokoito eng' betut asikosich kii mkokoteni komaboishe mwanik mau pikipikishek ak karishek toreti biik cheyoei mung'aret konaktae tukukwak koba soket anan tugoshek ko nito kokochini biik kasitab keibot tukuk eng' taonishek alak keboishe mkokoteni eng' ibetab beek eng' ole momi beekab tabit alak koboishe mkokoteni koriach chapuk eng' taonishek anan eng' ole kimenye ole maimuchi koityi lorishek cho iriochi chapuk

Somset ak konet eng' kokwonikab Garisa komitei konyul chechang' mitei bengishek chamaishek chemi kokwotinwek ak simoshek chebo kasari cheikoitoi rapinik chuto tugul kokonu kosich biik rapinik Garisa kotindoi bengishek chemang'ering ak bengishek chemengech chekikure microfinance cheikochini biik ropinik chesomei eng' kokwotinwek ko kikotoret biik kotoretkei eng' sobet akokoch konyor tukuk chemokchingei ak eng' ng'alekab sukul ko serikalit neming'in nebo Garisa kokoitoi rapinik ikochin biik cheu chepyosok neranik ak biik chetindoi kewelinwek eng' borwekwak ko ni ko kikotoreti biik kosich rapinik kosirkei kasi akochuchuch bananda eng' kokwet nga ndami chuto ko biikab garisa ko kiiyan chamaishek cheikochinigei biik rapinik ko chamaishechu kotindoi kewelinwek amu chetononjini komuch koboishe rapinik eng' oret nemanyalu ko ateptong'wai neboishen oratinwek chebo keny ne iyanat ko dilan che biik cheyoei mung'aret ab rapishek kokachini biik rapinik chebo chokchinet koni kokochini biik kowekta rapinik chechang' biik cheoei mung'aret kora kokikoboishe rapinik chekisome eng' simoit ko rapinik chuto kelipani biik koni koyoei biik kounoto amun kasarwek chechang'

Yo kaiwe ole kipiree beek kochang' makutik chekemokenen amun chang' tukuk chemokchingei komi kora komi kora chebo chametab kei ak ribetab kei ko chebo chametab kei keunigei kotomo ichut ibir beek matichut beek ngotitinye moet koroitoab makatet anan korot nekinomtoigei kou yeitinye moet nebendi boishe kapchoit Kotomo ichut ibir beek mising' eng' lagok chemengech ngoroik cheiboishe eng' biretab beek koyochei kotililen ngotitindoi sumek chekoen koyochei itaa anan irat ko lagok chemengech koyochei komi ak chi neo lagok chetomo koboishe kapchoit konyolu kerat ribikab ole kibire beek konyolu kotoret lagok nebo ribetab kei kou isup ng'otutik chekakimwa akesir momi kelabatat anan kewirchigei beek ichutei ole kibire beek eng' saishek chekakimwa akesir boishe oret nenoto yo iwendi ole kibire beek yochei iibote kit nekiboishe ibukekei manyolu iibote tukuk chetos Kotor biik kou kilasishek biik chetindoi korotwekab epilepsy anan muguleldo anan ko nebo teget konyolu komwoch ribikab ole kibire beek

Imuchei iyat lengut eng' bengi nebo konorwetab chekisorunengei kityo akiyai iityi eng' nyumyumindo ak lengut noto iyat neimuchei koiyo rapinik sikosikchi kotesokis rapinik imuchei yo metindoi rapinik cheisiche eng' kila arawa kou biik chekikisir kasi ko iyoe kasitab imbar imuchei ikilgei amu isiche tuguk chekioldoi ngele konyil somok eng' kenyit iter agenge eng' choto akinde lengut konyil agenge asi chun alak iboishei eng' tuguk alak matinde rapinik chekisarunegei eng' sokeshek cheu chebo stockscripto amu choto kobo kasarta nekoi ako imuchi koterin yeimokchinigei yo kabit ng'ala kora komatinde rapinik chekisarunegei Sacco anan ko chamaishek amu yon imoche iboishe kokoini menyoru eng' chokchinet imuchei kora ikonor rapinik chekisorunegei eng' ko amachang'it asiyokenyoru koimutik chebo bengishek itindioi cheiboishe ako matinde chechang' asimakichorenen imuchei kora ikonore simoit eng' mpesa anan ko airtel akinde kou mshwari lengut nekikisushi anan ko kcb mpesa lengut ne kikifikisen amu korom keyat akinde nametab simoit nekikure pin anan